Olekipcheito boisionik en kapchi chemengishe kepchee konam kee ak chito eleu kamatik, lagok ,kwanushek koyoche komi kasit neyoe nenome kee bik chemurenik ak chetibik kotinyee kasinywan cheterter, en kapchi kokamen komi komiten boishet neyoe neimuche koyai nemaimuch koyai kwanda kou chopetab omitwogik kwanyet, ak kilal maat, kemal kot koboishet neyoe kwondo nebo nemurenik koimuch kongot ngotwa, kotemis, kolit panget alan kobir eik yon miten imbar kolagok chetibik koimuch koyoe kazit neu kobut kwenik, komal kot, ok koune tuguk koche lagok chemurenik alan che ngetik koimuch korib tugaa ak kongote ngotwet.

Ole kibundo koshinet en kachi yan kabit bolet kenome chotet chebo kappchi ne kwondo ak murenik ak ketepsen olekibitun bolet ala olekibitun terchinet en icheket ong yan kakinam kei bik cheotuche al bik chebo kokwet kotepsen amone sikai koterchin icheket ako ene en oret ainon kikochin agetukul nafas kworor amune nenyine asikoterchin ak ingo ne kwondo kikochin nafas kongalal ko tor kotar chechiket keker ak kenai kele kangalalta ano yan kakotar kikochi ak inei kokoon ngalalenyin ak kituyo ngalalet ab icheget oen ak kenai kele tos kiyai ne sikokoshin bichutet oengu akobo terchinenyan netinyen kei en konywanet (puse)ko imuch kobi koshinet en icheget oeng

Ndo kikonon chomchinet awal olengololdo kapchi koimuch kobit walet amun olongololjindoi, ongololjini en oret nekararan neimuch oot akichek kole yoche kobit walet en koinyonet onome chito ne kwondo alan en icheket oeng kwondo ak nemurenik akas ngalalet nengolole aketugul, ak yon kokotwo kounon oker anegen ole tos nee neomuche ayai asikobit walet en kapchi, ako tos nee kit netot oib kokwoutiet asikogokoshin icheket kot komara kokotorjin en kit nekokaim icheket tuan, yon kokotwo kongolole icheket ak kokoshin kole yoche kobit walet, koyoche olenji omwaa en tainyun olen mokobitu musmuset aketugul akokatkee icheket akonam kochomio ak kowalak konywanet.

nambait ab huduma ko kiratiil lagini motinye kelchin agetugul akobo nambait niteet nebo huduma negigitildoo, negingetile ko kigilelen kenaii koitoshek ab biik chemenye emeet ab kenya ak kegonu oratinweek cheimuche kesuub keboisheen niteet nebo huduma en kenya, lakini maimugaak noteet kotiyengee kibiit kangungunyeet en serkaliit ak biik en nambaiit niteet nebo huduma nemaimuuch biik konai olekiboishoitoi anann kiit neimuch koib nambait niteet nebo huduma en biik chechang.

Kapbwotutyet ne otinye neimuch koyai chito ne murenik en ko kononi imuch koyai chito ne murenik kasit nebo kekwany kemurmur ingwek ak kolal mat en ko kt jityok nemaimuch koyaa ko jasit nebo kemal kot nitet ko jacaranda missing indamun yan kenam chito ne murenik ikwany al imurur ingwek ko ikochini chbyosengung ko matkoetyi kasit neyoo yo yon keonyev imurmur ingwek ak yo bele ingwek ilolee maat asikochokchikei tuguk chochobe en kongunget akot mwetet ab ingoroik ko imuch koyai chito ne murenik.

Tuguk cheimuch oboishen asikobanganak konyun ak kotililit kochu, yon omoche kotililit kot olenjini kwondanyun komaal kot kokararanit amat kobur en kot nekanyi buiwet alan nekanyi siratik, olenjini komal ak koyum siratik tugul konde taban alan koib kobakolakta en keringet elekibelen siratik, ak olenjin kobangan kot kotko lesoishek konde kot inat tabandaban ak inkoroik kinde sondukushekwak mot kindeot olono nengoit toek kokere kole kanyi ingoroik oldatugul, imuch koraa ochop rumishek chebo kii aketugul, romit nekirue ochop kwoter nekiburen koter ak nekindo tuguk kindo ter asikobanganak komanyi tuguk koo, makai abakakte koyait ak komurit neingenyor mi kitandet yon, teronok oumi tugul ok ochopchi aketugul rominyin oshondo tuguchotet ok konget konyun kotìlilit ak kobanganak.

Oratinwek chekimokchingee yon kemete kipandengung komoche komi pichaingung en kipandengung, koinutikuk, nambaidhek chebo kipandengung ii ak kainet nebo oleimenye asikechengin ala asikecheng kele tos onge pichaini alan mongen, ko en bik chekanain koimuch kochengin alan kobirun simoit ii en nambaishek cheguket ak komwoun kolenjin kipandet nekobet kouni ok kouneni nengunet kokokonyor en elekile ako kakenai kele nengunget kotiengee mi pichaingung ak nambaishekuk ak oleimenye, nitet kokararan missing' ndamun yon kemete chito kipandet komoche kopichaingung nemiten en kipandanotet asinyorjigee.

Kit ne imuch keyaisijemwaita miondoo nekikuren maleria koyoche kiyoto dakitsryek en sipitalishek che terter koba kokwotunemwek kobakonet bik ak bi miondoo nebo maleria ak komwochi olekitertoi ak olekinyoitoi indayan kanamin miondoo nitet bo maleria miten oratinywek che terter che yoche isib chito asiter miondoo nebo maleria kou imuch ibu netit ak inyoimaluchen oleirue asimochut imbu asikosusinsi ko (puse) keswek timwogik chemiten tapanut al chemiten en olerube jei ak kot asimoib imbu chechang kobwaa ko.

olegiriptoo koroi kigureen tuberculosis asimaginamdagee koyoche kitabaan biik che tinye myondo niteet nebo tuberculosis koba tabaan ak kemwochi oratinweek cheimuch koiribengee alan cheimuch koboishen icheget asigonyaa myondo nebo tuberculosis anan asimanaamnda igoo, imuch iwee sibitali asibogegonin kericheek cheiteren myoniteet niboo tuberculosis asimenamdee chito age alan asimanaam chito agee, kiit neimuche chito asimanamin myoniteet nebo tuberculosis koyoche iistoengee olegaitit anan iistoengee chito neganam tuberculosis amoruyee twaan en kitandeet agenge, yoon mii chito neganam myondoo nebo tuberculosis ingoruu kitandeet ingo iruu ingo ak inyee ak istoengee chego chekiyee chamagichumusaan chegagigei kityo ak kinde kalaniit taamuun chechoteet komiten tyongiik cheibu myonitet nebo tuberculosis agoi imuuch konamiin ko yoche iterengee ak iyaam kerichek chegiteren myoniteet asimanamin koraa.

Koi kisipitalit nekiripen kwonyik che sailoowek yon lenekit kochut koo ala yan moche kosich lakwet ne chereret ne nenyinet wendi sipitali kwondo ne saolito asipakebimam oleiburtoi lakwet en moet ak kemwichi petut ne imuch kosich inended lakwet ala betut nekikure kora konyokosikis en sopitali ak kearochi ole kiriptoi lakwet yan kakosich bakai koet en koet koyon.

En yuu komiten masaek, giraffe, koot ak komii eriolit nemiten koot ne okere olee bichu kokobwone konyokokere anan nyokosweito en kaptiongin, nitet ko soitaret alaan inyokekere tiong'ik chemiten en yuu olekiboen, nitet komabitunat en korenyon amun en olinyon komomiten elekeboen tiong'ik cheuu ichechu asikiborchin biik chebwone konyokokere chutet, ko maimuch kenyorchike kelchin aketukul nebo kiitet amun mokiboe ako mokiribe, olekiboen komosto nebo Transmara neboe tiong'i chutet chuu chechang cheuu giraffe inii, mii kimaketok, ngetunyik ak tiong'ik alak chechang chekiboe en yutet asikenyorchinengen melchin asikeyaen kasit akee.

Kisijyin kenyor baronok ala kattasishek chu eb harusi ak chebo met en offisishek chekicherunen barok chutet che kikitapan en countys chekiboshen kicheru kartasishe tutet met ak chbo harusishek ole bitutoi chutet ko yon iwendi chito ibemwate akobo neingen ala mara neotupche iwendi kityok offisishe tutet ak imwaite ile chi kotep kole ko nekikuren nekile ko inended ko koibet sobenyin en betut ne kile ako kikonori en betut nekile ko nebo harusi ko imuch iwe chito ak ibaimwaite ile amoche kisirwan barwet nebo harusi nebo torikit ne kile nekiyoe en betut nekile ako ne kit nekemokyin kei betunoton.